Bik ole oo en emet nebo Kenya ko boiboenjin icheget ii tuguk che tesentai ichek ii en sobenywan. Miten betut ii ne kikisiche chi ko boiboenjin biik betut niton ko missing, missing ko chon kiboiboejin betut non kokisiche lakwet. Betut be kisiche lakwet ii ko boiboenjin sigik ii amun lakwet ii ko koberuret koityi sigik ak geree icheget ko kit nebo komonut keboiboechi siget nebo lakwet anda yon kosom customa ketoret en panganetab betutab sigetab lakwenyin ii Koboto boiboiyet ak taptenoshek ko imuch ogochi kotikonet ii asikopit ko kararanit tumdo nyoluuu koger kole koib kekit ne kitilchin lakwet ii ak kochopji toekyik ii omitwokik choton che kororon ii che Tor ko boiboenjin toek

Bik eleo kot missing en bororioni bo Kenya kisuldoen icheket mungaroshek chemengech chetoreti ichek kii kolongunegee en sobet alak en mungaroshek chemengech chii ko cheu chebo aldaetab nebo ingwek ak tukuk alak cheu lokoek ak miten bik Kii chekikoyat icheket mungaroshek chebo makaoshek yoton nii ko ole imuch koalen bik kii omitwokik cheterter che ityin icheket. Makawet Kobo bik Chon nii ilongugee en sobet ako toreti icheket kosuldae boishoni kwak cheterter, miten boishonik kii chekororon cheisuldoen bikab makaoshek koityi kastomaek chik toche icheket ak koteben kii agetukul neminingee en lukait noton nekararan neboiboechin kastomaek.

Mungarosiek Che ki tesentai en taonisiek ko chang kot mising miten bik Che isuldoen mungarosiek Chebo aldaet ab amitwogik miten Che kiyat makosaisiek Che kialdaen amitwogik Che kiame ak itwo ko alak komiten Che kiyat tugosiek Che kialdaen bendo ak en abakora kochome bik koalen bendo komoswechu anda yon kaal bendo komosta nebo chandarana ak awe gaa anaite koyaa bendo awektoi kwo Ole kaipunen ak aarorchi chito ne kaaldewon alenji yaa bendo nekooldewon asikobit konai Ole wegundon rabisiek kyuk anan kotilwan bendo nekararan awektoi benyoto ak aborchi asikonai kole kokatilwan bendo neya

En kipsomaninik chebo sukulishekab Barak ko mokyingee icheget rabishek ii che miten Barak kot missing asikopit ii kotesen tai icheget somanenywan. Mokyingee kipsomaninik ii en sukulishek che terter chebo Barak chemii emoni. Mokyingee rabishek ii che boishen icheget en omitwokik ii ak che lipanen korik choton ii che menye. Noton ko iboru kelee miten barak kot missing rabishek che mokyingee icheget ak kikotoo serkali tetutyet ne besendechin lagok rabishek ii kopun tetutyet nebo HELB noton ko toreti kipsomaninik ko besendechin rabishek chebo somanet asitun ole kakotar ketilen rabishek choton ko tuten asi kinyit rabishek rabishek chebo HELB kebendii Cyber ak kigoito tuguk choton che kimokyin gee che uu kibandet ak nambet

Kipsomaninik chebo sukulisiek chebo barak ko mokyingei icheget rabisiek Che toreten ge en somanenywan en abakora ko rabisiek chebo somanet en sukulisiek chebo barak komiten barak kot mising ako moityin sigik Oleo ko en noton ko kigotoi serkalit ab emoni Tetutiet nebo kobesendechi kipsomaninik rabisiek Che toreten ge icheget en boisionik kwak Cheu chebo kolipanen korik ak amitwogik Anan kora koimuch kolipanen rabisiek chebo somanet rabisiechoton komakat konyit kipsomanyat age tugul ne mokyingei toretet amun toreti icheget serkali ago moyoche en kasarta neta komiten kosomoni kobaten tatun komagat kolipan olon kakotar sukul

Benkit noton nebo NCBA ko ne isuldoen boisionik choton Chebo kobesendechi bik rabisiek Che isuldoen boisionikwak Che terter benkit noton nebo NCBA kogochin kastomaekyik chepkondok Che Imuch koalen korik Che kimenye anan ko chebo mungarosiek benkit niton bo NCBA ko kitou asi kotoret bik chon Imuch kotoche rabisiek igochin rabisiek chebo besendo asikobit kolipani icheget ko tuten olon kanyorwon kastoma netieme koal kot kobun NCBA achere inendet koal korik amun en betusiek Che kimi komakyinge bik korik kot mising ago mungaret ne Imuch kenyorunen kelchin

Isuldaen biik boisionik che terter chebo betut agetugul. Komiten tuguk chemakyinge icheget asigosuldaen boisinik choton che yoe. Miten kit nekeguren ingasit. Ingasit keboisien kolongen ketik en biik choton mine ketik ak kechorunen kora ketik ngasit ak en biik cheteksote koboisien ngasit kora asikoityi olekakiteche. Kararan angechop ingasit keboisien ketik chekimen ago chemaurusik amun urusuk ko olon kagonunio koimuch kowirta biik ak kobutok ngasit ak kogon kaimutik anan imuch koumian chito angowirge en ingasit. Ngasit kora ne urusat komaimuch kotakeboisien keteksen anan kechorunen ketiik.

Bo komonut en chi agetugul chametab gee nebo bortonyin amun ngo chomegee borto en chito kosuldoen boisionik che terter chebo bandap tai ak nyoluu en biik kole kaam omitwokik choton che nomegee ak borwekwak ak kostoengee omitwokik che imuch ngemisiet en borwekwak anan komuch koraa konamda mionwokik ii che terter. Miten nyosutik ii che yach en chametab gee nebo borwekyok akot kyam bendap ngogaik ab banyek che kakichachan olon kakichachan ii ngogaik konyoluu kobur betushek che sirtetoi arawet angenge asikopit Kyam amun tokomiten kerichek borto. Ngot kyam ngogiet ne kakichachan ko kakiam kerichek koba borwekyok ak koimuch konamech mion

En kasarwek Che Chang kechere bik mising ko Che echen borwek kobit ko ureren icheget mucheset nebo mpiret ab keldo kararan mising mpiret ab keldo en chameetapgei nebo borwekyok amun toretech kechulen ge mpiranoto ak kechul keberta age tugul nebo bortanyon noton ko Imuch koyai Anan koonda mianwek chon kotanamech olon ko kibur buch mpiret anan ureriet nebo keldo nebo mpiret ko lobotote chito en yoton ko kor kokachul keberberwek chebo bortanyin ak toreti noton en chameetapgei nebo borwekyok amun kinyoru kimnatet nebo borto ne Imuch koonda mianwogik oloon kabit nyolu kecher bik tugul koger kole kachezan ureriet ab keldo

Olon korutechi chii ketesiet nepo konyoiset olon kakasei komioni anan konyalulat bortanyin ko miten kakwautik chearorchin dakitariek anan afisaek ap konyoiset chito neimioni arorchin akobo ole nyolu kotepto amitwokik chenyolu koam en kasarta non imioni ako mwochin kora akopo amitwokik chenyolu kostoengei eng kasarta no mioni chito Kobo komonut koker kole kaamis asikonyor kimnotet eng bortonyin amun kotko maamis koimuch konenet inendet miondo kosupkei ak kerchek cheboishe kichere chito non kosobote en miondo koam inendet omitwokik cheu maainik ak alak kou cheu bendo asikobit kokoch inendet kimnotet neimuche kowek bortanyin.

Biik che chang kochome pendo kot mising biik alak kochome pendo nebo tiong'ik che ter ter miten biik chechomei bendo nebo arter ak alak kochomei ak alak kochome nebo ngororiet ko alak oleo kochome pendo nebo teta eng kosorwek che chang ana komakararan keam panyek alak tukul kosupkei ak mionwokik anan koitu choton che nome tuga akenge eng mionwokik choton Ko miondo nebo kurasta miondap kurasta konomei mising tuka eng kosorwek chon miten kemeut ako makararan kiam pendo noton nekapeku en kurasta amun imuch konamda biik mionwokik akonyolu keker kele kakitup en biik chechomei panyek konyolu kopakach penyoton amun ya.

Biik chebo emoni bo Kenya konootin kot mising eng ng'waek kimwoe kele biik choton chebo emet nebo Kenya kochome ng'waek ako noyotin en ng'weny komugul eng kobelishet ng'wan en kasarta agetukul non kotesentai mwaet kararan ng'waek en borwek cho amun toreti chito konyor kimnotet nebo borto ak kebirto kora mwanik eng borto toreti mising koyonda mionwokik chon imuch koibu ele yekiteptoi eng ng'alek chebo omitwokik olon kiame mwanik che chang konyolu keker kele kakirwai asikobit kepos koimutik che imuch koip mwanik kamanutiet nebo ng'waek kotoreti kora eng chamet ap kee nebo borto amun yondo mionwokik chon imuch konamech olon kakibur komakirwai.

Biik ele oo en kasari kotiengee icheget ii boisionik choton chebo eut chebo korik chebo koiywek bendii biik komoswek chebo teksetab korikab koiywek amun yoton ole nyorunen boishet icheget. Kikosir biik ole oo kamosaton bo tekset nebo korik choton chebo koiywek alan kimuch keyoe tekset ko makat en fundishek koger kole kaimuch icheget ii tuguk chebo eunek asikopit ii koma umisan koiywek ii anan ko tuguk alak tugul Chon boishen en kapkasi. Olon isuldoen koraa boishet nebo tekset ii ko makat ko katyech icheget ii kwoshek choton che imuch komorut koiywek abak koraa en eunekwak konyoluu korib asikopit komatil tuguk en komostab tekset

Kosorwek chemiten en inguni komokingee mengik kii Chechang beek cheboishen en korik kwak kii anan en imbarenik kwak, beek kenyoru en komoswek cheterter miten beek chebo keringoik ak komiten chebo oinet. Bik en komoswek chebo gaa koboishen beek chebo keringonik ako keringonik choto kobole bik ak eut ako oraniton nikibolen eut Koen abakora ko kewel kot missing ako imuch koumionso bik amun kibole ak kochutu ak rogoet ko kikoto oret age neimuch kobelen beek noton ko nekiborbori keringetab beek keboishen moshinit non borbori beek kararan noton amun isuldoen boishet en chikinet ako moromu ngungunyek kou Chon bo eut kararan nebo moshinit neborbori amun chokin.

Bo kamanut en chi agetugul koger kole kapiman inendet nyikisindab kilosiek chebo bortanyin asigopit konai tesetab tai nenyinet. Olan miten ngwony kiloisiek en chito ko ibaru kele kogobet inendet kimnatet anan nyikisisondo nebo bortanyin. Ortinuek che imuch kobeten chito nyisindo nebo bortanyin ko olan kokoyai boisiet neo ago maamisie inendet ko imuch kobos nyisindab kiloisiek en borto. Kit age kora neimuch kobos kiloisiek chemi borto ko olon kanam chito miondo. Angomian chito kobire borto ko angwo chito kobiman nge komiten ngwony kot mising kiloisiek. Olon kimoche keger kole kakirip kiloisiek amabetyo ko kiam amitwogik cheteche borwekyok ak keyai boisiet nemao kot mising ago mamingin asigopit komatkibet. Kilosiek en borto.

Chego ko akenge eng tuguk chekie chekororon kot mising en chamet ap kee nebo borto imuch kenyoru chego kobun tuga akomiten kora chego kobun ng'ororek kobaten chome biik anan cheko chekiboishen kot missing ko chebo tuga kararan angiyo chego asikobit kelu anan kechobe chaik angelu chego chamakiyo koimuch koip mionwek en borwek cho amun tukuk chekaam tuka ko nyokekee en chego akomuch konamta chito angolu chechoton komakiyo kobokomonut anyun angiyo chego asikobit kobar kutik choton cheimuch komiten chego enan ko simto age tugul toreti noton koker kole kakikirinda mionwek cheimuch konam chito olan kae chego.

En komoswek Che oo maat anan komasta non nyoru burgeyet nebo emet en kasarwek Che Chang kotindoi tabusiek Che bo konyor koristo non kararan ago ki kotoi icheget koalchigei kipirpirsiek chon ibu koristo en goo korik oleo Che burgeeen go komiten kipirpirsiek choton asikobit koib koristo nekaran non ki mokyinigei asikobit kibus kipirpirsiek choton konyolchin mising bik Che tindoi taputab kabuset amun en kot neo maat konyoru tabu bichuton tindoi kaimutiet nebo kabuset mokyingei icheget koristo neo keboisien kipi asikobit koib koristo en goo ak koyai kogaitit kiten ak kobos burgeiyet non miten en goo

Miten kerchek che kepoishen olon kiuni eut kerchek choton ko kigichop en oret nepo komanut kot mising' asikeger kele olon kaunen chi eut kopar kutik anan sumdo agetugul non imuch komiten eut kigipoishen mising' kerchek choton kiguren sanitizer en kasarta nekimiten Koristab taman ak sogol nekimiten emoni kiguren koraa Corona kigopoishen kerchek choton kiune eut en komoswek chepo poror ak komoswek chepo kaa kitoret piik mising' kerchek choton keunen eut amun ki olon kegat chito ako ageun eut komaich konamden miondo notok nepo Corona kerchek choton keune keut koraa kotigepoishen akoy keunen eut.

Nyolunot en kapchii agetukul kitindo kiraishek chekipune eut ak en kasarta agetukul no kiune eut komakat keboishen sobunit ak beek cheitentene, komokinigee kiune eut en kasarta agetukul non kakiyai boishet missing ko olon kowoo chii kot nekitoretengee anan kot nemingin komakat koun eut asikopit koundo inendet chebuk chemiten eut anan nii ko simto kiundoi simto en eut sikopit komaimuch kiamden omitwokik amun ireu mionwokik choton chebo oret ak mionwokik alak. Kiune Koraa eut sikopit kerib ngalekab tililindo nebo borwek kyok. Komokinigee kiraishek en korikyok chekiboishen kiune eunek an boishonik choton cheterter kiune asikopit olon kinome tukuk kotilil.

Eng betushek chekimiten en nguni ko kikoit mionwokik che ter ter chekinomdokei olon kakiyai chomiet komak tukuk chekiterenkei mionwokik choton che imuch kinamdake ko chebo ukimwi miondo nebo ukimwi ko matindoi kerchek ako nyolu koker biik kole eng kasarta agetukul no mochei koyai icheket chomiet konyolu koboisie condoms asikobit koterenkee icheket kikotoret oleo mising condoms amun tere komanam biik miondo nebo ukimwi nyolu kora keker kele kakiboishe komie condoms akerip asikobit komabundo amun atkobundo koimuch kinamdenke miondo noton nebo ukimwi kichere biik tugul chon tomoko konai akobo boishet ap condoms koker kole karipkei icheket.

Korik chebo konyoiset anan sipitalisiek ko anan koit kasarta nemokyin nge korotik che kitesyin biik che tindo rarunet nebo korotik. Komiten komoswek en sipitali chekigechop chekegoneret korotik asigopit ndapitu chito nemoche ketesyi korotik kinemu en yoton ak ketesyinen inendet ne motinye asigopit kinem korotik ko miten arorutik che kisupi. Nyalu en chito ne icheru korotik kogerge korotikyik ak chebo chito nemoche ketoret. Olan magerge ko maimuch kocher korotik chichoton ago kora chito ne icheru korotik ko nagakepiman ak keger kele yomotin korotik en bortanyin asigopit komaityi koimutik. Nyolu kora kwam chito negoito korotik amitwogik chetese korotik en bortanyin.

En kosorwek chechangi ko anan komokingee sipitalishek korotik che kikochin bik chetindo rorunet nebo korotik, chito nekiteshin korotik komonut tindo koimutyet nebo korotik imuch kokiityi koimutyet nebo nyosutyrt imuch ko nebo oret ana ko agetukul nekiyai inendet Kobos korotik en bortanyin asikopit konem chito korotik konyolu Keker korong kele yomotii korotik en bortanyin asikopit komoipchi koimutyet ak Koraa konyolu kikochin chichoton omitwokik chetese korotik en bortanyin kotomo kicher ak chito ne ikoito korotik kora ko nekakipiman ak Keker kele motindoi miondo agetukul korotik choton ak Koraa asikopit konem chito korotik konyolu kokergee korotik chik ak chito neikochin.

Eng ortinwek chebo ngalalet mising eng sipitalishek che ter ter komiten tukuk cheboishen icheket asikobit kongalalen akobo ng'alek chebo konyoiset eng kasari ko kikwo barak mising boishet ap tukuk chebo muswongnotet kikoit komputaishek ko choton chekeboishen en ngalalet olon ngolochindos dakitariek nebo sipitalit akenge ak sipitalit ake ak kora eng betushek alak ko ngalalchindos kobun oret nebo simoit en kwenut nyan icheket en icheken kobaten komputaishek ko chekiboishen kot missing kikonoren yoton lokoiwek che chang akobo boishonik ap konyoiset miten yoton arorutik tugul chenyolu kosup dakitariek olon isuldaen boishet nyan nebo konyoiset.

Boishonik chebo sirkali en inguni ko kikoib oret neter asikopit ketoretin olon kemokinigee toretet en offisisiek chebo sirkali anan komoswek agetukul cheu chebo konyoiset ko makat it otindoi nambet nebo Udhuma noton ko nambet netoreti keyoun kii agetukul non kemokinigee Kegeer ko nebo konyoiset anan ko kii agetukul nemokingee Kobo komonut itindoi nambet nebo Udhuma ako miten ororutik chekinden sirkali asikopit kenyor nambait niton kiboitinikab sirkali kotoreti kastomayat kotik nambaa niton bo Udhuma asikopit ketil nambait niton ikoitoi tukuk choton cheu kainenguny komosto neibu ak boishet neiyo asikopit kenai kele kitoretiten Ono.

En olekisoptoi ko nyalu keger kele kakiboisien rapisiek en ngomnatet agoma, en wechawechet. Rapisiek ko ui kenyor ak magat en chi agetugul koger kole kaboisien rapisiek en oret noton ne kararan. Biik oleo kobaisien rapisiek en oret nebo wechawechet koyoen tuguk chemanyalu. Ndayon kager tupchenyun ale nyernyeri rapisiek amun menye en besendo. Agure inendet ak keyai ngalalet agobo kit neyoe inendet koboisien rapisiek amun mengisie en besendo. Olon kasomin biik rapisiek konyalu iger ile kewekyi en kasarta ne noton asigopit komaibun kaimutik en kwenut nebo biik amun imuch koip kora suriet, kingalaleak

Eng' emet nepo Kenya ko piik chetindoy chamjinet koyai aldaet nepo kerchek anan kosuldaen boisionik chepo kanyoiset ko icheket chekisomanji akotindoy kartasishek cheiporu kele kisomanso icheket ko chotok chenyolu kosuldaen boisiet nepo aldaet noton nepo kerchek kiit nekigoipchi piik oloo kotoy aldaet nepo kerchek ko amun makchingei piik elo kanyoiset ak amun kigochang'a myonwogik asikopit keyai noton komiten ng'atutik cheyoche kosupchi asikopit koalda kerchek konyalu koger kole kanyor inendet leshenit koyok serikalit nepo emet necham in inendet kosuldaen boisionoton nepo aldaet nepo kerchek amun sopet anan aldaet nepo kerchek komache ng'omnatet asikopit makialdechin piik kerchek cheyachen.

En kasarwek chekimiten en inguni konyalu ak kobokamanut en biik chebo emet koger kole kainet biik choton che maingen kaimutik chebo kesich lagok chechang. En betusiek chekimiten ko kararan ingesich lagok chetuten ago chekimuche kerip en tuguk che mokyinge icheget. Angochanga lagok ko manyoru ripset nekararan en tuguk che mokyinge cheu amitwogik ak tuguk alak chebo kamanut cheu ngoroik ak somanet. Oleimuch kotoretito sergalitab Kenya koyapta logoiywek chenomege ak tetetab sigisiet ko kotoi kipindisiek en rediosiek anan ko telepision chebo kaneteab biik agobo tetutionoto bo sigisiet. Nyalu kora kokai takitariek boisiet nebo konet biik agobo noto.

Eng emet nebo Kenya ko kikoyai boishet agetugul serikalit ap emoni koker kole kakikochi kanetishet ofisaek chebo konyoiset ana dakitariek chepkerchinik chuton komakat kobur eng atebet anom ne nyolchin icheket nyolu ko chepkerchinik ko che biik chetindoi ng'omnotet akobo boishet neisuldaen icheket akonyolu kora ko biik chetililen olon toreti chito neimioni nyolu ko chito nengolole kora eng lugait noton neboiboenchi chito non kakikochin konyoiset dakitariek anan chepkerchinik kora konyolu koek biik che chepchep cheisuldaen boishet nywan kot eng oret nekararan manyolu koek icheket biik che chorirenik ako nyolu ko biik che isuldaen boishet en oret nebo.

Bik oleo en emet nebo Kenya konyoru icheket koimutik en ngalekab konyoiset missing ko icheket chemenye komoswek cheloen ako cheyachen ortinwek. En bik chemenye komoswek choton ko kokotoret sirkalit tab Kenya kotech sipitalishek en komoswek chechang chebo emetab Kenya koketoret tetutyo niton nii asikeger kele en Bichon menye oleleo komokonyoru koimutik en kasarta non Chengote icheket kerichek ak kokoto koraa sirkali kotes karishek choton chekimuti bik chemiondos. Olon komioni chito en komoswek chebo gaa kiyoku karit neimuti bik nekikuren ambulance konyokomut en gaa, kochoton ko kokotoret bik chemenye komoswek cheloen kotoret chito nekomioni.

En kasorwek che chang olon kabit nyosutik kerkei ngochebo oret ana ngo chebo maat kemuti biik chekanyor nyasutik choton koba komoswek chebo konyoiset anan sipitalishek asikobit konyor konyoiset ne yomei asikemut biichoton koba sipitalishek kemokchinigei karit neimuti biik chemiandos ak miten tukuk chenyalu kotindoi karit noton imutin biik chemiandos nyalu koker kole miten kitandok chon kimuten chito neimioni chekororon cheimuchi kinde chito akobur komie ak nyolu kora ko karishek choton kotindoi labatet noton nebo barak neimuch kolabaten chito konyor chokchinet en oret nebo nyumnyumindo nyolu kora ko karishek choton kotindoi komosta nebunu koristo asikobit komakikerchi maat chito neimioni.

En kasarta non kabit tii nyosutyet kergee ko nebo oret anan ko nebo maat komiten karit nekiboishen kimuten bik chekinyoru nyosutyo noton. Miten karit nekikechobi nekimiten bik. Olon konyor nyosutyet, karit korong konyolu ko neloboti missing asikopit komuch kosor bik en kasarta non kapit nyosutyet. Karishek choton Koraa konyolu kegeer kele kokinde muanik cheyome ak kongete chito noton neikuitos akobo ngalekab oret akomokengii sobonwek chebo bik. Karishek choton imuti bik vhemio8 konyolu kotindo kitandok chebo bik chemiondos cheyome ak ko kororon cheimuch kinde bik en kasarta nekonyor nyosutik, nyolu nkoraa kitindo komosto neibu koristo konyo karit asikopit komopetyo mat chito nemioni.

En kasarta non kitoreti chepyoso non siche lakwet anan tomonet ko nyolu keger kele kakiyai boisinoton en oret nebo mutyanet ago negor komaipchin kogas ngwanindo kwony olon kosiche lakwet nyolu korok koger kole tindoi karik choton Che kiboisien en toretet ab chito neu ni nyolu kotindoi kerichek Che kirutyin chi anan kamet nebo lakwet en kasarta non siche lakwet ako nyolu koyai en oret nebo mutyanet ago bichoton kora konyolu koger kole tililen tuguk Che boisien asikobit konam lakwet ne kisiche ak tuguk Che tililen asikobit komaipchi kongem sobet nebo lakwet nyolu keyai boisinoton en oret nebo mutyanet

Ipsos ko agenge en mornok anan kampunisiek choton chebo chito che isuldaen boisionik chebo kayumetab logoywek cheterter kobun biikab emet. En kasorwek chechang olan kamiten kit nekengololen en emet, koyae kit age tugul Ipsos koger kole kaiyum keretab biikab emet kosupke ak kit non kakimoche kengalalen en emet. Andoyon kami kiy nekemoche kemwa en sergalit konyokoyumi ngalek kobun biikab emet ak yeitya, komong ripotinywan agobo keretab biik anan elemwoito biikoleo en emet. Oleyoito boisienywan kobwane icheget ak konyokotebsen biik en komoswek chebo resop. Kotepsen kwagenge ak konakta koba komosta age ak koyum ripotit.

Eng kasorwek che chang olon kisuldaen biret ap kura en emet ap Kenya eng kosorwek che ter ter ko en ake kora komiten ngelelinik en keteshoshek chebo biret nebo kura ak nyolu kinde ortunwek chekikere kele kakipos boishet nebo bichuton ngelelinik nyolu keisuldaen anan kecheny ripik ap kaliet che yomotin en keteshoshek ap biret ap kura ak kinet biik ortinwek chekororon cheimuch koboishen ichek asikolewen kandoik che chome olon miten biik cheu chu kechenye ripik ap kalyet pakeng'at ichek kelenji olon kakopir chi kura kowo kaa ako manyalu kotakonget eng ketesioshek chebo biret ap kura amun angonget koimuch kosuldaen boishonik chemokororon cheu chebo ng'emet nebo kaliet.

Emet nebo Kenya kotindoi mornet ne isuldoen boisionik chebo lewenisiet en emet kibagenge initon keguren IEBC ako tononjin ge ak kosuldaen boisionik chebo lewenisiet ak kocheru kiwotosiek en emet ab Kenya isuldoen boisiet nebo biretap kura ak kosire birikap kura chemiten en emet nebo Kenya isuldoen boisinoton bo siretab birikap kura Che kigoit kenyisiek taman ak sisit kosire ak yeityo kogochi kurayat ak boisiet age kosuldaen lewenisiosiek chon mengechen chon Imuch kobitu oloon kosirto kandoindet anan olon kagisto en boisiet ko boisienywan noton koger kole koyochi imanda bikap emet ak komwoito kora agobo Che nyolu koyai birikap kura

En betusiek Che kimi kobo kamanut kechikil bek en ngungunyek noton ko toreti kenai angot ko tililen anan ko muren anan kora kechikili asikenai angot ko bechoto korektechin bik keyee anan kiboisien kityo en boisionik alak Cheu chebo kinaga minutik en mbar anan kemwetisien Ole kiboisioto moshinit nechikili bek en ngungunyek komiten Ole kindeito anan Ole boisioito asikeger kele kabiman komosta nemiten bek angenai kele mi kele mi komosta anum bek ko Iboru mashinit noton kinoe oloon miten koloen en ngwony ak chemiten barak karoron bek Che miten koloen en ngwony amun en kasarta non bo kemeut angekerchin ak chemiten barak

Biikab emonibo Kenya oleo kosuldaen icheget mungarosiek cheterter chetoreti icheget kosir boisiet ak konyorunen keljin ne imuch kotoret icheget en boisionik kwak chebo betut agetugul. Olan kates chepkondok sergali chebo lubanet anan aisirut chemagat koliban biikabmungarosiek koimuch koonda biik oleoo koonda komakoyae mungaret amun anginde aisirut neo mungarosiek ko kirindoi biik komat kobwa amun kitilen icheget rapisiek chemiten barak kot mising. En inguni ko kokoker sergalit nebo emet nebo Kenya ak konai kole olekinyorunen rapisiek mising olan kiyumj aisirut ko mungarosiek amaker kole ngotkoyai kou noto kobendi biik oleo komakoyae mungarosiek.

Asigosuldaen kobotik kabotisienywan komiten tuguk che mokyinge koboisien che alak en choton ko muswoknatet nebo kasari. Miten karik ak mashinisiek chemokyinge icheget. En mashinisiek koimuch ko cheu terekta ak alak ko machinisiek chekikesen minutikkwak. Asigenyor mashinisie chuto ko ui kot mising ago miten barak alyenywan ak en kasarta ne imuch komakial ko anan koyachekitun ago moche kechop en abokora. Ko noton ko agenge en kewelutik chebo muswoknatet nebo kasari. Angeboisien kora baibusiek en kanagetab beek nebo minutik ko anan kotiolso baibusiechoton ak kotelelsi boisiet ne kakiyoe. Kit age ko chito neyoe boisionoto ko anan ko mabitunat en abokora.

Olon isuldoen kabatindet kabatisienywan nebo kiagik ko mokyingei koger kole kayai tuguk choton Che magotin asikobit kotebi kiagikyik en chameetapgei nebo borto ak koyai en kogon rurutik cheu chego olon kongolole kabatindet ak kanyoindet ab gaa cheu tuga anan ko nego ko Imuch ko ngalalen tuguk cheu kanyaet nebo tuga anan nego ak kamanutik chebo kerib tuga anan kegere en sait age tugul amun anan koit miando ne kanam teta agenge ko Imuch konamda tuga alak kobo kamanut kegere en atkan tugul kenai kele miten en or neu ne kasapto ano ago une chameetapgei nebo bortanyin toretech noton asi kisuldaen boisinyon nebo kabatisiet en oret ne kararan, kararan kora angikor tuga en kasarta ne yamat